Eramatare omparasini etiiki tenewueji , etii ilaramatak ene loomparasini lele enkaramatani natii engari , neti irkulie otii engari , kelio ajo ijo kegirae amir imparasini tenewueji amu ketiu anaa ore enagari nalio siadi naa ijo enagari enaayieki imparasini amuore enitasheyie kwanza , itodolu ajo etiu enaa ewueji nekedie emparasi nejia atua engari petumokini awaita enkop napuoi amiraki , niaku ijo ore enewueji naa sokoni lomparasini ele .

Keyieu ene wueji oltungani oisomea esiai eramatare, naipirta ee inkuruei pooki, oo nkabilaritin pookin naaramati oshi. onkulie nguesi pooki amu ore eramatii sii ninye enkurue, onkulie nguesi. pookin oshi. naatii atua, nkang'itie oltunganak inoshi naa naagirae aaramat. entoki naijo ntare nkishu, naa ore eng'eno niyau teine wueji naa entoki nayieu nenya peetum, afia. pee iyiolou. neeku ore dii ninye ena ng'eno nemekiti ake, neeku eng'eno ena sapuk naa iyieu oltungani neyiolou inkiri enkurue eneiko sidain ontorok pee enyae intokitin sidain

enkisuma etii ele tung'ani amu itodolu iwejitin are, ore ene duuya eeta enkikombe nagira asotoki inkutiti tokitin naadumudumu, teneweji netii amu idolta sii ninye ajo makulukuok amu idolta ajo kedumu inkutik naa tudutayie, ore eniare nelio ajo ore eletung'ani naa kijalie oleng' enasiai naa sita, nitodolu ina siai ajo kegira eletung'ani alo aitobiraki egira aing'oring'orisho eeta entoki nagira aing'oru, neeku ijo ketiu ene enaa inoshi tokitin kuna ooilpayek, itayioki nejuri enkulukuoni tenaa ketopiro tenaa ketu.

ore ene dukuya naa keun naaji iltung'anak ilkeek neun ilkujit tenkop, pee ibooyo enkare pee mekuet ni add enterit sapuk naa ina terit dooshi napir, me dii oshi entarit yatua napir ene oriong' kepir sii ninye eneoriong' oleng', ore enkae naa pee ikar iltung'anak ilchambai lenye, amu ore enkop loikara nimitoki imali naaji naijo inkishu , intare, ajing' ashu isirkon aatum enoshi ruko sapuk amu ore oshi inaruko sapuk naa keya enterit ineelakua, ore ena terit eshumata napir ninye oshi eya intokitin toolosotok neer enkop aituny, mpaka neeku ore pee esha enkiti shan ore pee eruko enkare neya naaji enkare enterit sapuk oleng' naa kenare naaji ning'or ilairemok nena pee ikoji aitaa enterit, aitaa enkatata enkare kiti , ore enkae toki nanare nees ilairemok naa pee irajie naaaji ilkuniyani tenkop ikeek ilkuniyani lootii enterit pee iboyo enkare pee mekuet enkare amu ore enoshi naakuet enkare oleng neya enkare sapuk.

Eewuo nkibelekenyata sidai oloing'ang'e nikinotito erishata enchan anoto empeku sidai naishoo ma mataasa ena siai eunore olchamba lai eewuo sininye eh esumash oleng nejo esumash alotu neiriamakinore elotunoto enkiterunoto enchan naisho ina mataasa ena atii enkop napirr enkulupuoni neaku kaidim atuuno endaa tena kiti rishsta sidai naewuo enchan nanya naitayu tenkata sidai nikipuo aanya etasapuka sininye esumash tenkop ore pesapuku esumash naisho ina maawa enkae roruata aiteru aun olchamba lai petumoki eh inkera ashu kulie tung'anak onanu makewan ainosa endaa aewuo ayiolou ajo ore esiai ondaiki ashu esiai pooki olchamba neya keyau foida oleng teneeku itipika iropiyiani inonok naing'orr aapa najo enaikash napik ena enaalo olchamba amu ninye naata foida metaa ore alo aitayu natum faida sapuk.

Kadamu apa enkata natii sekondari, amu ore apa atii sekondari naaji ikoni teneishori iyiook. ilotu oltungani oldirisha nintarasaa enkikompe. ashu esaani, nikipikakini edaa nilo. ikash ena amu keeta ewueji nidolie oltungani likigira apikaki edaa. amu ore enkiti dirisha apa Ina esaani nengamu ajo kaa eninko. naotoki adamu idie wueji ajo ketum iltunganak irkasin, eimu nkoitoi kumok, amu eetae oloyierisho, eetae olobakisho, eetae oloripisho naa olkasi ake ilo pookin. neeku ore pee adol ena naa kadamu ntokitin kumok oleng naitoki adamu, ajo ore iloshi tunganak oishori edaa naz ketii oshi aje sii ninche ine wueji, epoito. naa ore entoki naisho metaa ketii ine wueji epoito naa enkisuma naibungita teine wueji. ore kulo oogira aisho daikin teine wueji naa ilimusharani lenye egira aing'oru, keeta sii ninche nkera naagira aisiyuakk. neeku ore ele tungani otii ene wueji naa kegira sii ninye aisiayu tenkaraki nkera enyenak.